Kore indamunot ainei naa paoshoki esimu watu Credit customer care paitobiraki ajo kanyioo shida e ina simu.

Kanyorr ena baye tengariki, kelelek enturore enye, ore eniare naa keyau enturore enye iropiyiani tenemiri tesokoni.

Kadolita iltung'anak, ilbarabarani ilkigerot loo ng'ambunini napaasha adolita ing'arrin nadolita irkiek, adolita sii Police station nadolita Bill boards Aitoki sii adol eengajijik.

Ore paadol ena baye nadamu iropiyiani oo esidano tenipik iropiyiani benki nintoki sii adamu esidano e savings.

Ore oreyiet le Tana naa kiterunyie oldoinyio le Satima o oldoinyio keri naa ore esidano enye naa kitumiyai enkare enye aitobirie ositima nitumiai sii enkare enye aaok naa kitumiai sii airubulu endaa.